Nĩwega kũgĩa na mũtaaramu wa kĩũmbe wa mĩrĩĩre nĩ tondũ nĩ ekũhota kũrora irio irĩa ndĩrarĩa na ahote kũndara wega wĩgiĩ irio icio ndĩrarĩa. Kũringana na kĩrĩa ndĩaga ona nĩ akũmenya irio irĩa cithũkagĩra ona kana irĩa cina ũgwati harĩ mwĩrĩ wakwa, ona kana ũgima wakwa wa mwĩrĩ. Nĩ ekũhota kũndara gũbanga irio irĩa ndĩaga. Mũtaaramu ona nĩ ekũhota kũndara kwĩgirĩrĩria kuumana na kũrĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩrehagwo nĩ mĩrĩĩre mĩũru, ta mũrimũ wa cukari ona kana mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩ ĩngĩrehwo nĩ mĩrĩĩre mĩũru. Oho mũtaaramu nĩ ekũhota kũndara nigetha njige mwĩrĩ wakwa wega na nĩgetha hote gũikara maica mega matarĩ na thĩna o wothe.

Gũkũ nĩ thibitarĩ. Ĩno nĩ wondi ya atumia. Hena mwanake wĩkĩrĩte karembeko, nĩ aronekana nĩ ũtheru areka. O na ũkĩmũrora, nĩ egitĩte mũno. Nĩ ndĩrona kwĩna arwaru na amwe o na nĩ mekĩrĩtwo mĩrukĩ ya rĩera.